Ee kanya ake enamukate ormosori nainosie shai nainosie sininye kuna fruits a grapes na kemelok oleng.

ee ore naaji ele tungani omir irkeek naa kidim naaji ninye nepik stickers neiger price e kila olchani, aashu ore ele tungani olotu ainyiangu, nikilikuan ilo tungani omirita ajo kainyioo emiri irkeek ooyieu ninyiang'u.

eekidim naaji sirkali neboloki ninche sukuulini, aashet darasani, too wuejitin naamanya nena kera. tenaa kikumok inaisomea ina siai, pee etum naa sii ninche aashom aisumisho toosukuulini, aa toosukuulini naateshetakaki, naa kisidai naaji ina.

Ore kuna tokitin naa ntokitin nanyae naa kenyae naji nepiki ormushele arashu ipikake entoki niyieu nipik kake ntokitin nanyae kuna.

ore ena naa adoolta ajo oltungani ele oramatita, ilukunkuni. adol ajo eteshata enkaji sidai oleng anaa mitoki naaji ilukunkuni anya enkijiape. nemitoki aatum idudui. naa kisidai ene oleng amu, ki safe amu mitoki inkukuni anya ilukunkuni amu ketii ewueji sidai oleng.

Ee ore enatoki naa ormushele ele oteyiare temoti , eteyiera oltungani kajo neyier osapuk , nebulu naa niput emoti , niaku ormushele ele oipua emoti naa kajo kolonya iltunganak kumok .

ore ele naa olmushele, adol ajo olmushele ele oteyiara oltungani niput emoti. nejerunye duo ake ampaka niput emoti, naa kisdai amu tenaa keltunganak duo kumok oonya, netaa kitosha, amu adol ajo iputa mpaka neeku metumoki ninye atipising'a.

Ore ena na kajo kaoteli ena sapuk oleng adol oltungani egira erern idipa atapejo elukungu ataa kegira ake adungdung petumoki atimiraki ltunganak oinyangutua na kesidia ena oleng amu keeta elukungu afya oleng tiatua oltungani.

eeh ore kuna naa iltunganak kulo, le family nabo adol egira aang'ar edaa ,inosita edaa te kajo te d hall enye, naa kisidai ena oleng amu idol ajo keeta naboisho, keboita pookin tenebo aanya eda, nadol ajoe kegira ashipakino naa kisidai ena oleng.

Ekesidai enabe oleng amu ore enasia na esiai omukundani eunore nauni ntokitin anaa ena natuuno elekutungani amu indim ani niun endaa pookin anaa tenamukunda ore pilo akesu nilo naji nimir tosokoni na imiru ropiyiani kumok na indim si nitum faida alang naapa nituunie neaku entoki sidai ena oleng

ee ore ena siai naa eunore oo mpuka, kadol nanu ajo etuuno ele tungani mpuka te nkata natulusoyie, toolapaitin oikash, nadol ajo etubulutua, etaa kelo ake ninye anya kuna puka enyenak aitobiraki, naa kelo sii amr amu kikumok oleng. kelo amir, naa kelo sii atum faida sapuk, naa keret ninye te maisha enye, naa kidim naaji nitoki aiteru enkae biahsra, italala biashara eney tenemir kuna puka aitobiraki.

Ekengasa aingor eneba enkisuma enye ore pee pedol ajo keeta enkisuma eshumata netumoki na inakata ategelu tekila sukul ormalimui loloai mark entemata neya inakata training amu keyai training apuo aliki eniko tenimark nkardasini nelikini si pee pemegel nkera neliki si eniko tenimark entemata aitobiraki.

Ee kayier ake ormushele kangasa ake apik enkare emoti naisho mitootua ee ore pitokitok nabukuko ele mushele lai ore peoku naitoki ayier kunakirik ainei aitobiraki nadungoki ornyannyai emoti napik kitunguu naitobir duo napik spices pookin pakatumoki atubukoki kunabkirik aainiei ore paidip naingolingol naishobmeteyiarai like fifteen minutes ama thirty ore peoku nadotu nanya napik oladuo mushele lai napik orkiti mushele ana anatipika eletungani pakatumoki ta ainosa

Ee ore ena na nkishubkuna nkishu kunabnaokito enkare tebmpeut na ore nkishu na ntokitin sidain oleng nanyor nitobiri adol kuja egira aaok enkare tempeut na enkare shida na safi ana anadolta amu meeta olchafu nemeeta germs neaku enkare ena safi adolta eokito nkishu na keeta afya sidai na kisaidia biotisho enye nimitoki si atum imoyiaritin eimu nkariak na keaku keeta nkishu kule neaku kisaidia enkare nkishu teneok.

Ee ore pe manyor enabae na enkare ena chafu oreyiet na kituny ntokitin kangas ninye kuna kera kutitik aiguranie, kadolta ajo kedoki paketumoki aitadoki oltoo pakeokoki enkare na ki dangerous si to nkera kutitik kuna ariak amu kidimayu neyau moyiaritin naijo cholera na keeta moyiaritin naijo maleria keeta akeyie mesidai akeyie enaare tonkera amu enkare ena chafu .

Ore ena naa kitoronok to nkera kutitik ata toltunganak botorok adol kunakwra kutitik egira aouki enkare chafu oreyiet na kedoki nguesi pookin anaa irngojiniak nakedoli nche kunabkera openy adol egira adoki pa ketumoki atooku enaare na keeta nye enaarebimoyiaritin ,kidimau na keeta kolera eimu nabolchafu na keeta si nomalaria nakadolta ajo enkare ena sapuk namanyor duo najji teneok nkera kutitik na ke dangerous tonkera kutitik oleng.

Adolta tene iltunganak ogira aun irkiek , adolta eturito engumoto pee etumoki atipik olchani naa ore eunore orkiek naa kisidai oleng amu keyau ninye enchan naa kitaa ninye enkop osupuko naa kitaa ninye kisidai environment neeku ore eunore orkiek naa entoki sidai ena naasita kulo tunganak.

ore ena adol ajo kegirae aruesh ena kiteng'.aibung nkejek, esiadi, nibung'i ine dukuya pee, etuumokini aatimishir amu ore pee eitu itaasi kuna pookin naa keimin naajai enkiteng. neeku kisidai ena tenemishiri amu keeku keeta enkiteng' olama, naa keeku keyilouni sii tenelo nimin.

Ore ele tungani naa ore entoki nagira aasa tenewueji naa kadolta oltungani orpayian ookito shai , ee ore enashai enye nadolta ntokitin naitelekino enamisa naijo irnganayio naa ore irnganayio teneokieki shai aa kesidai teniok ninye shai ,ninya sininye irnganayio tiay kata, neeku adolta oltamus , nadolita orpayian ogira anya shai natii irganayio.

Ore enatasat naa kegira airemisho , kiremisho apa tenamukunta enye neun nkitukuni niaku adol tenakata ajo eoto kuna kitunkuni enyenak , niaku kegira aitayu pee etumoki ashomo atimira naa kisidai ena oleng amu ketum iltunganak ainyiangu nkitunkuni nepuo apik indaikin neeku kadol ajo faida sapuk etum enatasat tenelo ninye amir kuna kitunkuni enyenak.

ee ore kuna naa mpuka, mpuka aa skuma natuunoki nebulu, naa kisiadin kuna oleng amu kisho oltungani, afya, kisho oltungani biotisho sidai tosesen. naa keret, naa kisidai amu kinosieki orgali, ninosie akeyie entoki akeyie niyieu ninosie.

Ore enasia na enaitukoi intare na ipik ake enkare oldoo nipik oldip sioten are ore pindip nintushul paitumoki na inakata aituko ntare ashu nkishu petumoki aitau irmasher neaku iloshani itumiai aitukuyie ntare onkishu.

Ore enasiai na esiai nauni majani eshai na oreoshi uiok enikingo ekiun ake ore peoku nikipuo aitau aitau ana enasita kulotunganak idol ajo kepik orkiondo enkoriong paketumoki atekesu nepik ilobkiondo lenye enamajani eshai petumokibashomo atimira pee epuoi aitaas recycling pepuoi aitaa majani.

ore ena naa adol intasati, naagira aituku rkuoo tiatua enkarae.ee kajo keeta ele kuo irpidila, neeku kajo ketikaki ake eilata oltaa nitukui tosabuni. pee eishunye kulo kuoo kutiti irpisidila, pee mitoki aisumbua. neku kitobir ena oleng tenitukui tenkare natii oasabuni.

Ore enasiai na adol ajo emukunda e iremikibtoltinga ajo kejo na oltungani pelotu airemisho teneidip enasiai nelotu aun entoki anyieu anaa irpaek, impoosho, imouka entoki ake nayieu nepik ena mukunda enye.

adol ajo ore ena naa oltungani oytipika oltinka emukunta nirem, ore pee eidip airemo naa kajo kejo naa ooltungani pee elotu aun edaa tena mukunta, aa irpaek aa mpoosho, ata sii ninche irnyanya, naa kisaidia olopeny oleng. amu tenelotu neku ena daateneidip atuuno. naa kelotu naaji nemir.na kisho faida sidai, amu ketum iropiyiai kumok. tenelo amir ena daa teneku.

Ore enasiai naa esiai sidai oleng , kadol nanu eletungani etuuno imposhok enyenak aitobiraki adol ajo kipanka kuna poshok tenamukunta naa kenap imbeniak aitobiraki neku aitobiraki adol ajo idipa atoosh intapuka etaa kejo olopeny pee elotu anya naa ore naji peku peyie elo amir tesokoni ashu nye emiraki sukuulini naa kisho naji faida sapuk oleng eem ashu enya duo ninye openy naa kisidai naji ena oleng.

Aa ore ena na embae sidai ena oleng aa kadol oltungani ajo keyierita keki ingasa apik emoti nipik nkuk teshumata ore ena keeki na kisidai oleng na kelelek eyiarare amu meeta ninye esiai sapuk nayieri torgas iyier ake tenoshikima ekawaida nipik nkuk teshumata nipising nepeku keki ino aitobirakii.

Aa adol eletungani ajo egira aramat ilukunguni na embae ena etipat oleng amu mitoki lukunguni aata ndudui adolta ajo egira arem nimitoki si ata moyiaritin neaku akdol ajo kegira aret kuna lukunguni oleng metaa keeta biotisho sidai

Ee ore enasiai na enaifugai ilukunguni, kadolta ajo eteshetaka eletungani ilukunguni enyenak ewieji sidai na kesidai ena oleng amu mitoki lukunguni atumbolchafu lonyaanya teboo meteleku iyie ake nayaki ilukunguni inonok endaa anchanga ninchobtene nimitoki lukunguni apuo asotu lchafui teboo nimitoki si enkolepo a ormoronyi atum ilukunguni ainosa neaku keeiu ake lukunguni irmosor lenye tene nimitoki aata ntokitin nainyal ninche.

ee ore ena tito naa kegira apiku kule naotok, apik inkikompeni tenkukuri, pee etumoki atook, naa adol ajo kinosie ninye orgali teneyieu ,naa ore kuna le naotok naa ntokitin sidain kuna oleng'.kisho oltungani metaa keeta osesen sidai. nimintoki sii aata esumash. neeku kisidain oshi kule naotok oleng.

Ore kuma na mpoosho, mpoosho nkabilaitin pookin adolta naibor adolta sii nanyori adolta nado na mpoosho kuna sidai oleng nakenya oltungani amu ore tosesen na keret oleng amu kisho metaa keeta afya sidai kisho metaa keeta biotisho sidai tosesen neaku ore mpoosho na ntokitin sidain oleng.

ee ore ena bae adoolta nanu, kajo kempuliya, neeku kegira ele tungani apik empuliya emukunta enye. pee etumoki ,pee etumoki airem. neiremoki ina puliya ina mukunta enye, paa ore entooki nalo aun naa ketum etubulua oleng. amu kisho empuliya metubulu. tenaa mpoosho ashu aa irpaek kisho metaa kebulu oleng. naa keisho afya sidai. neek ore empuliya naa entoki sidai oleng tenipik emukunta ino.

Ee ore enasiai kisapuk oleng tenkopang amu ore enasiai naa esiai olukunkuni , mosor kulo loolukunkuni naa kisapuk enasiai tenkopang amu ekiata ilukunkuni naa ekimir irmosor . Ore ake pedanyu kuna lukunkuni ang irmosor nikiya sokoni nikipuo amir naa faida sapuk oleng itum oltungani tinilaamir irmosor anaa sai kuna natii kuna , kuna kuna trani namirieki irmosor naa ikiret oleng amu meeta asara.

Ee, mmeesapuk enasiai oonkwashen tenkopang oleng amu kenyor oshi enasiai ewueji naijo osupuko naa kesha anaake naaku ore enasiai naa enkop oshi ejing nashaiki anaake osupuko nee esiai enasidai oleng aa ore piun inkwashen inonok nilo amir naa ekincho faida sidai oleng tinilo amir kuna kwashen inonok aitobiraki tesokoni.

ore kuna tokitin naa kadol nanu ajo kajo kelukunkuni naataboluoki metamanai tiaulo. aasotu ntokitin naanya. adol ajo etabolokoki emukunta, pee epuonu amaanimaanaa anya ntokitin. naa kisidai ina amu keeku kepuonu aisokoraki aate idaikin naanya, tiaulo anaa irkurt, ntokitin akeyie kumok naanya ninche.

ee ore ena siai temurua ang naa ekiun oshi ilpaek, ee ore pee kidip atuun ,nikipuo aikes emukunta. kelo nikipik emashini, nelo nikipuo iyiook aikes oopeny. hoo naa keya enkata naado tenikipuo aikes too nkaik, kake emashini oshi kipik oleng amu ninye nasiokisioki, nemibukoo sii irpaek. neeku ore ena siai orpaek naa esiai ena sidai oleng temurua ang' ekiun irpaek, nikiun mpoosho kake esiaii ena sidai oleng amu mitokini ainyiangu enkurma. keeku olo ake aidong kulo paek toltinka nitum enkurma ino sidai.

ee ore ena bae tenkop ang naa mikishetaki oshi iyiook ntare nkajijik. kirag ake ntare teboo, mikipikaki sii mabatini shumata enye. shumata nkajijik enye, naa ore kuna adol ajo eteshetakaki enkaji meshaiki tenesha, naa keshaiki nkunaang' tenesha eitu iyiook kishetaki nkajijik naijo kuna, naata mabatini teshumata. neeku ore keshaiki ninche. kake adol kuna ajo meshaiki ninche

ee ore kulo tungana naa kegira aoku enkare, egira aiing'or enkare, pee eoku. adol entito enapita irbaketi lookunye enkare. nadol ajo ore ena are naijo enkare natuudouki, naa enkare ena sidai oleng natuuduoki tiatua olakeri, nadol ajo ipangaki, nepiki irpaipi looya enkare tiabori enkop, amu enkare ena nauduno, nadol ajo enyaakita aikaraa, pee emjing ntokitin. neeku adol ajo egira tenakata aing'oring; or ena are enye negira irkuliek aoku.